Hena ũrĩa ũronio ũrĩa ũgũbuatĩrĩra gwĩkĩra mbeca hau, kũruta mbeca kũhũthĩra document ici, arabu ũcirute.

Nĩ mũndũ arendia indo cia kũhũthĩra. Indo ta solar, iria iheaga andũ mwaki. Indo cia mwaki gwakania, kũhe andũ utheri. Nĩ kwendia arendia.

Arĩmi nĩ monaga umithio kumana na indo ici tondũ mahũthagĩra ũmenyo wa gĩtekinoronjia nĩ getha gũka na maũndũ mothe mangĩbatarĩkania na kũrĩma namo na kuona na gũthiĩ na mbere na kũmahũthĩra.

Kũrĩhĩra, kũrĩhĩra thitima ici cia token i, kana kũrĩhĩra indo ĩira citarabatara kũrĩhĩrũo na kĩndũ kĩngĩ koguo ũkahũthĩra mĩtambo ĩno nĩgetha gĩkinye harĩa haratũmĩrũo kũrĩhĩrũo.

Nĩ mũnene wa kũndũ araheo ngumo kumanĩrĩra na ũruti wake wa wĩra wa kũruta kambuni -inĩ ĩno ya magooti-inĩ, kũngania magoti, kwoguo akaheo kĩheo nĩ wĩra.

Nĩ andũ marahĩtũkĩra indo -inĩ iria ciheanĩtwo kũu supamaketi-inĩ nĩ getha matare na meke mathabu, kwoguo nĩ kũaria mararia magĩthekaga, makĩheanaga tũrũgano, magĩthekaga, magĩbangaga kũu.

Nĩ sewage ĩrĩa andũ mateaga takataka kana indo irĩa citarĩ njega na magate kũu nĩgetha cithiĩ cigacinũo nakũu kana cithiĩ handũ mwanya citigakorũo kũu barabara-inĩ citambĩtũo.

No ũhũthĩre nyeki kana ũhũthĩre irio ũcihe nĩ getha cihũne kana ũhũthĩre indo ta hay nĩ getha cirĩe.

Kũmũtwara mũgũnda na kũrĩma, tũkarĩma, tũrĩme hamwe nĩ getha tũkĩhanda indo ici, akorwo hau na akona ũrĩa tũracihanda wega na ũmenyereri na ahote gũcirera nginya cirĩkũra.

Nĩ maũndũ megiĩ mbiacara iria citangathagwo mohoro -inĩ kuma ntv.Yũkaga kumia thaa ĩmwe na nuthu, matangatho, nĩ getha andũ mathikĩrĩrie na mone.

Nĩ mũndũ arũgamĩte enyitĩrĩire mũtĩ-inĩ, kwoguo no akorwo nĩ kũhurũka arahurũka kana nĩ mbica arenda kũhũrwo arorete na kũu,e karĩera-inĩ kega arũgamĩte.

Nĩ mũndũ aratarĩria ũndũ mũna, kana biacara ĩna, nĩgetha andũ maigũe. Koguo nĩ gũtarĩria aratarĩria ũndũ, ũrĩa ũndũ ũhanikaga na arĩ gatagatĩ-inĩ ga gũtarĩria.

Nĩ gĩtũmaga andũ mahote kwaranĩria me hakuhĩ, kana gũthondeka mbiacara na cigathiĩ wega nĩgetha mbiacara mũno nĩ cithiaga na mbere kũgerera kũhũthĩra mĩtambo ĩno, koguo ũkinyanĩria wa na ihenya ũkahũthĩka.

Njĩkĩraga gĩtũngũrũ, ngekĩra nyanya, ngekĩra mboga ngacikera, ningĩ ngacikaranga kĩoguo ngoya ikondo ngarĩanĩria na ngima na nyeni.

Ngathambia, alafu ngacitinangia, alafu ngacitinangia tũcunjĩ tũnini tũnini, ngaciĩkĩra irioinĩ nĩgetha irio icio igĩe na cama.